Kore peeibelekenye ena bae nchere tenkopang naa kore enedukuya ketaa olameyu. Neeku etaa ake sapuk olameyu tenkop, newku meetae, metumoki iltung'anak aataramatisho tenkaraki meetae naa inkujit naanya swam enaa opa kepwonu ilameyutin tenkata naado. Kore enkae inchere mokure opa eetae napasini arashu wuetin neeramatieki swam. Etaapa ore wueitin kumok, ilchambai kumok airem arashu sii aitumia toongulie sababuni, neibelekeny nchere empikata tenkaraki meetae nafasi. Neeku ore iltung'anak zero grazing itumiai te nkumoi

Kore entoki nalotu indamunot ainei enadol ena naa nchere utamaduni arashu orkwak looltung'ana. Neeku kadolita iltung'anak tofauti loogira aishopo imasaa napaasha paasha. Neeku ore entoki naitadamu ena naa orkwak loltung'anak egira ninche aionesha ilong'oi tofauti tofauti. Amu kidolita enkishopo oltung'anak tenewueji oopasha paasha. Neeku kintadamu ena orkwak amu nidol sii intokiting naata inkulie abilaritin nemeeta nkulie

Ore entoki nagira aasa njere naa kidolita oltungani ogira aosh inamuka orangi naa ore enaa naa imbaa esipata amu kegira ninye aitobir imbaa esipata amu egira aosh metisidana orangi ng'iro nisaidia ena inamuka metaa siadain niaku ilo tungani presentable

Ore entoki nagira asaa njere tene kidolita oltung'ani oibungita sipika nibungita soda egira ninye airorie emama neeku kaidim atejo ore entoki nagira aas naa kegira ninye aihoji ena tomononi

Ore entoki nagira asaa tene naa kidolita lewa ogira abik tenkalo enkare aa lake nepuo iltung'ana apuo aiburudikare neeku ketii kera soft ore after enewueji nepuonu aij oldama netooni aifurahia naa enasidano elo keju teine

Ore ena naa kulo oshi nganayio ooji dragon fruit naa kore eneikuni tenetumi naa inyangu oltungani ina kiti peku enye naa ore piilotu aun naa keyieu ninye support amu meidim aitasho openy niaku mpaka neretokini aitasheyie ninjo ntokiting naitasheyie nipik engare aitobiraki tenaa duo fertilizers nipik aitobiraki metabolism engata nabulu nenap ilnganayio

Kore nchere entoki nagira aasa tene ng'oji kidolitaa ltung'ani nkaina naibung'ita ol pliers naa egira ninye aikas boltii naaku eikasee mpaiskili amu kidolita ee nkeju empaskili ana aitumia ilo pliers nchere egira ninyee aitibir inia paskilii egira aitumia lplais egira aikas leloo skruuni.

Kidolitaa nchere nkera kutitii metejo ne school naing'ua ninshe school matejo nkang'ite epoitoo nikidoltaa nenia kera egira awok nkaree tolkeju newokito pai ninshe inia aree naa meisidai inia aree tenewok tankarakee keichapuu inia aree eboree germs kumoo amu kidolita ajo nkare narukoo elkeju egira ninshe awok.

Ore engeno niyieu oltungani peyie ias ena siai naa lasima peyie ilo training arashuu sukuul peekisumi enchere eneikoni teneripishoi. Tenkaraki ore ena naa emashini naa lasima peyiolou oltungani procedure eneikoni teneripishoi. Mera ake poki tungani oyiolou arashu otumoki atiripa amu keetae designie kumok eripare

Kore anaa naa ntasat naing'ua lkeek kidolitaa ninye enapita lkeek naa kore leloo keek ninye eitumia ayerishore keidimayu nchere naaku meata ninye uwezo nainyeng'unye nkuk arashu abaki ngaas au nkulie oitei pookin naitumiarii ayerisho naaku eshomo ninyee aitayuu lkeek peetum ateyerie endaa nanya ofamilia enyee.

oree wuat napiki ilchambai arashuu iwejitin neemanyai oree enedukuya enjere keetai enapiki esikenkei indim atipika atii ostimaa koree inaa keisaidia oleng aikar ilo shamba lino. Koree enkai enjere ketai enaji Live fence koree inia naa iun ilkiek niun anaa olkayiapa oree pebulu kiasi nitrim niung' aitobiraki pemeetai enaiko pejing'u iltung'anak neaku njere ketuu anaa ewuata .Koree aitoki enkai indim sii atipika enesimiti apik isoito nimur tosimiti neaku metii eneiko pejing'u iltung'anak woo ng'uesi neaku ewuata sidai

Keatae ntokitin are nikincho iltungani tegelu ninko teniremisho, naa kore inchere matejo anaa soos enkare ore peaku ieta oltungani enkare niindim aitumiyai enkoitoi e faro atubukokinye ilchamba enkare tengaraki kore duake piidung anaa irmitaroni oopik inkare olchamba lino aitumiya ina oitoi efaro naa keidimayu niindim aikesisho, ninkeshu endaa sapuk, nitum abaki niimir kake kore peelotu enapikata naudi oltupa naaku kore inia meidimayu piim oltungani wueji sapuk tengaraki nkiti are intumiyaa, neaku intibir duake iltungani enaa ake enkiti kitchen garden ino nirem aitumiaire inapikata naudi oltupa.

Kore ena kipeta naa keitumiari te communcation ammu keata bluetooth naaku kore ake pei connect o simu kore duake nchere tinikioshokini ningamaa ake ningamaa akee etuu iyau simu nkaloo nkiyok niro ake duake kore otoki ncheree ininingie duake sinkoliotin kuliko nipik sauti aisumbuaya lkulie tung'ana indim akee aininingo vizuri ake sinkoliotin naa kore atoki kore ake peelo neishinye inia kipente nkima naa indim ake aichajaa.

oree ele naa kidolita olashe odung'itoi imoruak naa oree eneikuni olashe tenedung'i imoruak kedung'i tewaya neyauni olchumaa oirewua apej nena wejitin naa oree tenepeji keisaidia metaa meo neaku meetai osarge opuku oo enjere peidipi aatepej neyauni looshi sarge oji LA neispray naa kesisaidia ilo dawa metaa tenetonie ilojong'ak mejing' inkimek